Ore neikoni tenetibiri ena siai naa kedung'idung'i kuna nkiiri aitaa kutiti kutiti . Ore enkaai naa kepiiki emashini naikung'u netaa kutiti oleng. Netuumi apiik atua kuna kuyai pee tuumi atimiir.

Ore ntokii nalotuu ndaamunot tanadol ena naa kadamu enkaaji sapuk nariipoo neitobira aitobiraki netii sii ilpolisi looripitoo. Ataa ore ene naa enkaaji nashuumeki ashu naitainyeki mpisai najii ebenki arashu bank te nkuutuk oo laashumba.

Enetipat oleng ena kias naitoipoi kulo musoor to mbuyai oto kuna tirieni enchee. Ore ena kuyaa natushinyeki naa keibooyo baya kumook. Ore ne dukuya kebooyo pee medanya kulo musoor. Ore enia aare naa keiboyo sii pee, keiboyo sii pee meipushoo te atua iltirieni lenchee. Neeku enetipat oleng ena enataa neeni musoor to mbuyai.

Ore baye nagira aasa tene naa ntaare naanapitai ayaa. Neeku ore kuna naa ntaare naanapitai aitaai te wueji neboo ayaa nkaai wueji, natapitaa enkaari ebakii naa osokoni eiyetaai arashu osokoni etung'aari ena ng'aari.

Enetipat ena baye oleng amu kore ena naa sokoni namierieki mbukkunot tpooki ora lng'anaiyo ataa lmatunda amu etii mbukunot pooki. Neeku enetipat oleng tiniliepe nitobiraki kila lng'anaiyo ewueji enchee paa teneponuu lainyang'ak netuum anotito teleleki.

Kang'as ajuru, ajo kaji eimua enyamali enkare, ore ake pee ayiolou, naitoki airiwaki ilkiliku, ilaitashekinok lenkare, naoshoki esimu, anaa asiraki ilkiliku, anaa alo enkoppisi enche. Nekiyiolou enekingo, tenekiret olelatia, meinoto sii sininye enkare, neiting' enyamali enye.